Mbũri na ng'ombe gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ iheagwo Polandi, Brani, maize jamu, nĩgũkorwo icio nĩcio irio cikoragwo na raithi nduka-inĩ na ningĩ mbũrĩ na ng'ombe ciaria irio icio nĩ ĩkoragwo na ũgĩma mwega wa mwĩrĩ ikahota kũrũta iriia rĩega na ikahota ona gũkorwo cigĩtirĩa mĩrimũ, gicigo-inĩ gĩkĩ irio icio nicio cikoragwo cirĩ njega kũhe ng'ombe na mbũri.

Wambere ingĩamba kuonia mũndũ, nĩ thamaki irĩkũ, yagĩrĩirwo gũkorwo ĩĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Wa kerĩ, nĩ ingĩmuonia nĩ njíĩra irĩku egũtũmĩra gũthondeka, gĩthima gĩa kũiga thamaki. Wa gatatũ nĩ ngũmuonia ũrĩa abatiĩ gũkorwo akĩhe thamaki ciake irio, na gũtigĩrĩra ciĩna, mĩĩrĩ mĩega na citinakua nĩ ngaragu kana mĩrimũ. Na muico nĩngũcoka ndĩmuonie ũrĩa arĩcitegagia, kuuma gĩthima-inĩ na njĩra njega ya gũcitegia nĩ ĩrĩku.

Rĩrĩ nĩ itomoko ,itomoka rĩrĩagwo rĩrĩa rĩruhĩte wega nĩ tondũ rĩtĩbatie kũrĩo rĩ rĩthĩ nĩ gũkorwo rĩkoragwo rĩrĩrũrũ, rĩrĩ rĩrĩagwo na gũtinio gatagatĩ ũgacoka ũkarũta mbegũ ĩrĩa ciĩ thĩinĩ ũkarĩa ũtekũrĩa ngothi yarĩo ũgũo nĩgũo itunda rĩrĩ rĩrĩagwo, arabu nĩ ũbatie nĩ kũmenya nĩ rĩega na ũgĩma wa mwĩrĩ na nĩ ũbatie kũrĩaga maita maingĩ ũtanarĩa irio nĩgũkorwo nĩ rĩgũthondeka nda.

Thutha wa mũndũ kũrĩa itumbĩ, atigagia ikorogoca, ikorogoca rĩtirĩagwo kwoguo nĩ gũteyo rĩteyagwo. No kũrĩ andũ amwe ĩ nĩmoyaga makorogoca maya na makamatua kĩndũ kĩngĩ ,tondũ makorogoca maya nĩ makoragwo mena indo citeithagia mĩĩrĩ. Kwoguo rĩrĩa rĩothe wona ikorogoca, ikorogoca rĩkoragwo riumĩte itumbĩ-inĩ, itumbĩ rĩrĩtwo nĩ mũndũ. Na nogũkorwo mũndũ ũrĩa ũrĩte itumbĩ rĩu nĩ agĩte bata wa ikorogoca na akarĩte.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa mũmera ũyũ ndũhĩmbĩirio mũno na ndũrĩmagwo kaingĩ nĩgũkorwo rĩera rĩa gĩcigo-inĩ kĩria ngoragwo, gũtikoragwo na mbura ya kũigana, kũoguo andũ nĩmaremagwo kũhanda mũmera ũyũ, tondũ rĩrĩa wahandwo nĩ ũbataraga gũkorwo wĩna maĩ na maĩ nĩmo makoragwo mena thĩna. Kũoguo gĩcigo-inĩ gitũ gũtikoragwo na mũmera ũyũ na rĩrĩa rĩothe wa handwo, ũhandagwo na gũitĩrĩrio maĩ, kũoguo andũ aingĩ matihĩmbĩirie mũmera ũyũ.

Harĩ ũrĩmi, nyamũ iria nini nĩcio cikoragwo cire cia bata makĩrĩa nĩgũkorwo rũcio rũngĩ nĩcio cikarehe maciaro mangĩ, koguo arĩmi nĩmatigagĩrĩra nĩmacihe irio iria ciagĩrĩire, kũrora mathaa marĩa irio cibatie kũheo nyamũ icio, na ningĩ ona mũthemba wa irio iria cibatie kũheo. Koguo arĩmi nĩmatigagĩrĩra nĩmarora maũndũ macio merĩ mũno.